Kore enchere ntoki nagira aasa tenee kidolita ltung'ana waare eatai loibung'ita mpesai neatai oloibung'ita esimu nikidolitaa sii nkitabuni nikindim atojoo kore enchere ntoki nagira aasayu egira emom aitai ropiyani matojo tolduka eitainyeki ana matejo empesa neaku etony aitayu negiraa ilo likai nchere aisho naa ninyee kulingana oropiyanii naitayu.

Kore ntoki nalotu ndamunot ainen tanadol ana ilotu maisha e kila siku au matejo ltung'ana eipang' kila wakati aapuo aing'oru rizikini enshe elopuo lkazin epuo lkulie bata kila nkalo neshukunye lkulie nedol ltung'ana kumo kore kulo naa ltung'ana lopoito, eatai lopoito kibaruani nopuo lkulie lkazin tofauti tofauti eeh.

Ore entoi nagira aasa tene naaa impesai egirai aiken tenewueji. Kidolita imashini naikenieki impesai. Nikidolita sii iltungana, iltungani ogira. Neaku ore inchere ena emashini naa ninye oshi epoi aikenie impesai naa keiken araka, neiraisisha olkasi lino.

Kore inchere ntoki nalotu indamunot ainei tenadol enapisha naa enkisum arashumatejo enkisuma edijitol amu kadolita wanafunzi naagira ninche aisuma, aitumiya naa enkompita. Neaku ore ena neraisisha ntokitin kumok. Eitumiya niche aigoogle ntokitin arashu sii neyiolou ninche ntokitin kumok naagira aendelea .Naaku kore ena keisadia inkera meiapgreeda, nikidolita ena enkisuma edijitali egira ninye injkera aang'.

Kore alee naa rais apaa le ong'uan le Kenya neji Hon Uhuru Muigai Kenyatta, naa kore apa ninye opa rais le ong'uan te Repubic of Kenya, naa kidolita mpishaa enye arashu ninye apaa enkata apaa nati uongozi kore apa ninye kera apa oboo le raisi lenkop e Kenya netaasa apa ninye esiai enye notaasa tolarin tomon apa ninye.

Kaidim atejo ore nchere entoki nagira aasa tene na kingira aadol maubiri wakristo kulingana ormusalaba otiierii ninche kanisa na kegira aitadolu egira ninche aseremiabo ,imaniki egira aserem ashu egira aisifunikidolta ltunganak ebaki nale kuaya au lelmosa ogira ariku kanisa na tiatua nekanisa elio ninche etii orperere le kanisa.

Kore peera netipat pias ana bai naa tankarakee kebakii ltung'ana elelek amu keaku kore inia advertisement kedol ltung'ana elakwa eatai lonyoraa anap anaa kuloo likidolita arashu loopik billboard naa kore ana bai kera ninye ena bai sidai amu kore ltung'ana edol etaana nedol sii kore logiraa aipita neaku elelek pedol ninshe neaku netipat toninshe.

Kajo enshere ntoki nagiraa aasa tenee naa kidolita nkitii kerai matejo ntitoo nareuta matejo mpaskili enye taatua enkaji nikidolita ajo teatua seating room, tankarakee kidolitaa lorikan, nikidolita mat, naa keilio ajo ketijingua ninye inia kerai erautaa inia paskili amu kedol keitodoluu to mulang'o amu kebolo.

Kore ntoki nalotu ndamunot ainen tanadol anaa naa enkisoma eteknologi arashu cbc kore kuna naa nkera kutii nagira aisoma aitumia simu sapuk najii tablet, naa ore anaa ntoki nalotu ndamunot nikintoki adol vile neiterutua nkera ai advance oleng' metaa tosimui eisoma ashu tokompitani kidol ajo keret ninshe oleng' neaku kore ana keitodoluu ajoo kore masomo etaata naa eneitumiari ntokitin ekisasa ana tabletii.

Kore enshere entoki nadamu tanadol ana siai naa kadolita ltung'ana lonapitaa matejo ana ijo jeneza, nenapitai mpalaa au pichai oltung'ani etarakii naa ketuwana ltung'ana egiraa ayandamana loetaa mion eitodilta osargee oibukorii lemeata ntioto, egira ninshe ang' aitodoluu eng'oro arashu negira aitodolu vile nagirai matejo lpolisi au leloo duo eifaa perip ninshe nagira aar ltung'ana tenkoitei nemaa asipanii naaku kore nchere kegira aitodoluu ltung'ana etogorotee ltung'ana omio oleng' negira ninshe ailepie aitodolu ishara ajo kore lo omon etaasaki arashu ilo tung'ani etarakii etu eas mee lomon supat iloo lotaasaki teinie.

Kore ntoki nalotu ndamunot ainen nchere naa esiai ekila siku arashu maisha ekila tokii idoltaa ltung'ana tofautini eipang' lkulie epuo ndialo neponuu lkulie ana nshe aitodolu keata lopoito neata logira ashukunye egirai aitodoluu keata lopoito siatin idialo negira lkulie aponu ana aloo naaku kore ana kore ntoki nalotu naa kdolita vile flow naake natiu taatua tawoni epuo ltung'ana kulie idia alo nepuo lkulie ana aloo.

Kore ntoki nadamu tanadol ana siai adolita ntomononi nenapita nkerai tonkoriong' egira ninyee ai ngangana nchere aing'uraki nkera enyene ntoki nanya egilita kung' egira aing'uru ltung'ana emiraki kuna tokitin enyeyek eti street aanyu ake lapuyok logira akee tanaa keidimayu duake neponu neinyang'u kuna kutii tokitii namiritaa ninye tealo nkera enyeyek tenelo netum samaria mwema loisaidia ninye nei promote peetum ainyeng'u peetum atereto kuna kera enyenaa.

Enetipat pias ltung'ani ana bai tang'arake kore nchere naa keisaidia inia kerai ninye meteyoloo ntokitin kumoo kore otoki naa keifurahisha inia kerai kidolitaa ntomononi enebo onkerai enyee naa ketuwana kegira ninshe ashipakino oleng' amu kegira inia tomononi aitiship inia kerai enye negira aifunza neiko teneiguran aikonji nelo inia kerai ashipakino inia bai oleng'.

Kore ntoki nalotu endamunoto tanadol ana toki kore nedukuya nshere nadol biashara nadol mpesai tenkarakee kore kuloo ng'anayo neitaini enshere naa kemiri kore emiri kore tinilo ltungani nimir nitum ropiyani nilo aretie koon, naaku kadol ropiyani teinie kore otoki ng'ai kadol olkazi amu keyeu oltung'ani eitai neaku kebol job opportunity teltung'ana enashere.

eeh kadamu nkolong' nataasa ena siai naa kore sababu enye naa keisaidia ltung'ani kore ena naa enkipande edungutoi tene keisaidia nonia vetting nawaitai teinie olkumojik linonok pitum enkipande inoo kore inia nipik ltung'ani nkaik pookin naa kilo aret nikilo aisaidia metaa kore peepiki atua anda kompita netum ayau details ino pookin naa keretoki ltung'ani metumo id.